Andũ amwe, nĩ mendaga kwĩigia thĩinĩ wa SACCO, gũkĩra bengi nĩ ũndũ wa itumi itiganĩte, wa mbere rĩrĩa mũndũ akwĩiga mbia thĩinĩ wa SACCO, mbeca ici nĩ iciaraga na maciaro manene, gũkĩra ũrĩa cingĩciara rĩrĩa aigĩte mbia ici thĩinĩ wa bengi, koguo nĩ ũgũkora mbeca cia mũndũ nĩ iracokia maciaro manene, rĩrĩa araigithia thĩinĩ wa SACCO, ũndũ wa kerĩ SACCO rĩrĩa cigũkũhe mbia cia ngombo, nĩ cikoragwo na maciaro manini na ma marĩa mũndũ angĩhota kũrĩha ngombo ĩyo na raithi, ũkĩringithania na bengi, iria cikoragwo na maciaro manene, harĩ ngombo iria ciheyaga mũingĩ, ũndũ ũcio ũngĩ SACCO cikoragwo ciabirĩirio nĩ andũ a itũra, koguo maũndũ mothe maciragwo, kũringana na ũrĩa andũ a SACCO ĩyo marenda, koguo andũ nĩ makoragwo mahotete kũnyitana wega, tondũ SACCO ĩno nĩ ĩcokanagĩrĩria andũ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ SACCO nĩrĩ mbeca nini cia mahũthĩro, tacia gũtũma mbia, o ũkĩringithania na bengi iria cikoragwo na mbeca cia igũrũ.